gik ma kelo mor ma aneno kae, gin kaka oduma kata cham. oduma kata cham ber. mokwongo inyalo rege kopidhe modongo maber, bang koseridhe. inyalo rege. alafu osakwe modong' imiyo dhiang' konyo dhiang' e chamo, kata maradek be inyalo tim niya bang ka osengad osakwenego, ikete puodho to top kasto kelo manure to cham dongo. mano konyo jo pith, kendo miyo jopith ok ti gi owuoyo mang'eny e pidho oduma.

tijni kaka itimo e alwora wa, mokowongo ingiyo aluora ma ber minyalo pidhe gweno gi. Mar ariyo kaka ichako time, en ni wa gero ot, mipidhe gweno kendo waket adieri i gwen man kanyo go be omigi arita maber. Kendo nyaka chiemo be mi gi e yo maber saa mowinjore. thieth kata yath nyaka migi, pi nyaka migi. gwen nyaka riti eyo mopogore opogore. chieng nyaka giyudi, riwruok kod gwen ma tuo ok owijnore kodgi, mano ekaka anyalo winje.